Kiratech ole kikonoren peek en imbarenyu, kiatech tankit nebo lita elfu taman ak muut neyame apisen imbarenyu en kasartab kemeut, toroti temiik konoretab beek, kosich beek komin minutik en kemeut ak kosich minutikwai aliet nemi barak.

Abire beek kotokosta en imbarenyu apaishen mashinit nepire beek eng ole tokos, nepoishen mwaniik yon pirei beek ak kiatech tankit neuwei beechuto.

En kasartab kemeut apoishen kasachinetab beek asikomuch koriip kepoishen beek che tuten eng imbar, kora apoishen suswek che yamatin andei minutik en olimbo tigitik asikopit koriip kora ngungunyek asima yomia asikopit konaam kolusio minutik en imbaar en kasarta neo kemeut.